e ohala mawanyalo yudo komed ber lowo kitiyo kod gik jamni kod oboke en ni wanyalo yudo gik ma wanyalo luongo ni ni ni mbolea koro mbolea gi gin gik moko mamiyo o cham kata kothe ma wapidho dongo e yo mowinjore kendo kelo yuto mag puodho bedo maber kabisa kopogore kod lony mamoko koro aneno ni en ober kabisa. koro aneno ni onego bedni wamedo tiyo kode kaka oganda jokanyanam.

e yore pur ma anyalo ero en kokalo kuom puro kothe mang'eny, moloyo puro kodhi achiel e puodho. Mano nyiso ni ahero pur miriwe kothe mopogore opogore e puodho achiel ma en kaka inyalo yudo ka ng'ato opidho oduma to e puodho achielno ochak opidhe alot . Koro Inyalo yudo ni seche ma ipidho alot tipidho oduma kochopo ndalo mag keyo ng'ato nyalo yudo mogo kaachiel kod alot bende. Koro inyalo yudo kotedo kuon totedo galot to kapo ni ng'ato opidho kodhi achiel e puodho inyalo yudo ni nyalo kete gi tich matek mar iyudo ni en gi mogo to gimochame go onge koro chuno ni kata mana alot ma bende dine opidho e puodho achiel odhi chune ni nyaka odhi omany kama chielo makelo tich matek koro an kaka an.

E nyithinda ajakanonegi chiemo e tol kaponi githi skul. Koro iyudo ka tol kanyo chiemo kanore maber maloyo ka iwe piny. Nikech ki we piny to kata mana pusi nyalo yudo malalgo mero. Koro an ajakanonegi chiemo e tol tiyudo ni e jo ot maga kata nyithinda tiyo gi kuon sende ariyo koro nyaka ane ni atedo negi kuon sende ariyo gi chiemo moromogi to ang'awo e wi tol.

kaluwore gi kaka wadak e yor osiep an gi nyawadwa madak go ebatha ma en kaka jiranda kendo waluorore kode mang'eny. Wasegabedo kwawacho weche ma opogore opogore kaluwore gi weche mag ngima mar dhano kaka dhi e kenjwa to gi ng'ado rie rieko e yore mopogore opogore manyalo konyowa e ngimawa ma sani kata makiny kokalo kuom nyithindwa bende mwanyuolo .Koro wa wapuonjore puonj mopogore opogore kendo osebedo kakonyowa e yore mang'eny.

Gima dajer mar kono jokanyanam en ni gima osebedo kamora odhiambo kodhiambo en ni odhiambo ka jamni oseduongo dala, anyalo anyalo kawo nya orindi na moro kaachiel kod agwata tadhi anyiedho chak. Bang' nyiedho anyalo kawo nyakom moro kom abana tadhi abedo go etie yath moro edier dalana ka tir to ayudo go yamo maa nyandwat to moro bende a milambo koro okudha kendo inyalo yudo ni eseche go bende anyalo winjo nyakalondo ka awinjo godo thum dag mor ma bende duogo chuny kendo weche kaka kor gwenge wa chalo. To kata mana penj laktar bende wanyalo anyalo bedo ga kawinjo .Koro mago e gik mosebedo ga kamoro e odhiambo kodhiambo jothurwa erouru kamano.

Eh jothurwa, obedo mayot kata matek samoro nikech inyalo yudo ni iwuotho alanda, kendo eh nyalobedo ni ka aya e bayo mabor, kata eyor ngima to aluwo yoo mochomo dala tarado gi jalno momer kata mawaluongo ni jakong'o momer konindo e chuodho, eh an kaka an awuon an Philip, anyalo kawe mondo adhi kode dalana kendo amiye pii moluokre maler. Bang' mano, anyalo kawo lepa mabeyo ma akano ebwo sanduku na piny mane asegoyo pas, kendo anyalo miye mondo oruaki mamiye moo moworre mochiem maber. Eh atimo mano, nikech kata mana e mumb Nyasaye bende maler, ondik ni eh her wadu kaka iherori iwuon, emomiyo an bende koro nyaka aher jabatha. Kata mana jakong'ono, en achiel kuom nyawadwa bende, kendo iwacho ni dhano wadu en e nyasachi, koro nyaka ah atimne mana maber kaka anyalo timo ne denda an awuon. Erouru kamano jodalawa.